Ne aparoni ang'eyo gima atimo. Nyaka ne ane manin mane ok anyal kata luongo nyingegi. Ne ok ong'ere kaka ne onego arie chung no. Ne atiyo gi dakika abich mane ok yotna mondo ang'e kaka inyalo riw gigi. Ne ayiero ting' motenore kuom ng'eyo mane an go owuon to ok kuom nyalo mane an go. Gikanyono ne apogo dakika gi jooda. Ne atema luwo kaka jomoko ne timo, to gikone, ne achopo kamane atimo gikmoko mane ok on g'ere ahinya, kaka goyo ng'ato adhong', goyo ng'ato piny kod miel. Ne amako ebwo mtoka mane iting'ono, ne achung', ochuna ni nyaka aket ng'eyo piny kendo abed piny. En ewichkuot maduong' ahinya mane ayudo. Ne ayueyo ahinya, ok ok nikech ne atamo tiegruok to nikech ne aluor. Ne achuanyora kendo ne atemo mondo kik abed gi wichkuot eseche mane atimo tiegruok. Ne atiyo marach gi masin.

Magi egik madongo mamiyo oket chenro ma kamano. Mokuongo, medruok yot mar yudo pesa. Duoko chien nego mar choko. Medo chiwo mar tije ji. Konyo ji mondo obed mang'won kendo ochiwre ebwo tije gi. Konyruok e chenro mag dongruok mar piny owacho. Tiyo gi pesa mar sirkal eyo maratiro koluwo kuom ong'ue yamo. Miyo tije mag sirkal obed e okang' achiel. Neno ni olu chike mag sirkal eyo makare maonge mibadhi. Konyo jood mondo otim yiero manyien ewi gima gidwaro mondo otimre. Lokruok gi chenro mag piny owacho.

N

Kinde mang'eny kaok oti kata seche ma ok oduoki eyo maber, nyalo miyo joma tiyo kode obed gi parruok kendo miyo tijegi dok chien.Ng'eyo somo gi ndiko eyor masani, thothji tomoloyo egwenge maboyo ok nyal bedo gilony mar tiyo gi yorni. Bedo gi intanet e okang' matin, bedo ni nitiere kuonde moko maji ok nyal tudore gi intanet, mano miyo bedo matek nijoma tiyo gi intanet eyudo thuolo mar tiyo gi chenro ni. Chandruoge mag intanet. Nikech en chenro ma oket eyo moriere, en gima jo maundu kod joma ketho weche nyalo dwaro ng'eyo. Yudo pesa maok odwarore. Seche moko pesa mang'ato golo ok nyal yudi, kata inyalo kwan pesa nyadiriyo, to mano nyalo miyo olal pesa kata odeko. Bedo maonge yore mag chulo pesa. Joma tiyo gi intanet yudo ka tek negi chulo pesa manegiyudo bang' timo gimoro marach kata bang'

Donj e websait mar e-Citizen, bang'e to di kama ondikni Create Account. Bang'e yier jalma ja Kenya, ndikri kitiyo gi namba mari mar kipande mar Serial, kod weche mamoko mag ng'ato. Kaponi in gi akaont, donj e akaont no. Okang' marariyo, dhi e migawo mar pile mar jo ot kata Huduma Services bang' donjo. Dhi e National Registration Bureau kata Huduma Services, kaluwore gi weche manyien mag platform no. Many kama ondikiye ni "Kwayo kod, kod mar ng'eyo ji" kata "Kwayo kod manyien mar ng'eyo ji". Okang' maradek, pong' fom mar kwayo chiwo weche madwarore ewi ng'ato, nying duto, chieng' nyuol kamano ne onyuolie weche mag ng'eyo jonyuol kaonti kod alwora mar yiero. Kasto i upload weche madwarore go koponi mari certificate mari mar nyuol idwaro, bende nyaka i.

Donj e website marwa mar E-citizen. Dhi e website marwa miluongo ni e-citizen portal kaeto idonj e nyingi. Ka ionge gi account, chak achiel kuom yiero janyuol mar Kenya kendo ndikri gi namba mari mar kipande kod weche mamoko. Yud weche mag Directorate of criminal investigation. Dhi e DCI section kata dhi e DCI e-citizen portal. Ng'i kama weche ni get services now e buwo police clearance certificate service. Pong' form ma kwayo . Chiw weche madwarore e wi ng'ato . Yier kama idwaro mondo ondikie alama mag lith lweti. Bang' mano to yier yo mitimogo chudo kaka Mpesa. Luw weche mondikie e wang' mondo itiek chulo pesano kitiyo gi simbi. Bang'e to luw weche mochiw mondo okonyi tiyo gi yore machalo kaka Airtel Money. Bang' mano to weche mag kwayo mag lweti bende ochopo kare. Kisetimo kamano, to we rito wachno ,ka osetiekni ibiro yudo barua mar ne ote mar.

Ee ne atemo tiyo gi boma yangu ko okalo kuom ecitizen kendo anya wacho ni yor no yoot ahinya bang' ngeyo kaka itiyo kode, mokuongo donj e akaunt mari mar ecitizen dhi e sula mar boma yangu ma en achiel kuom chenro mar ute ma nengo gi yot ka in kuro inyalo ndiko nyingi piny kuom pong'o weche magi kaka namba mari mar kipande kra pin weche mag tich koda ku ma idwaro yudo e ot gi ma ne ayudo ni ber en ni bang' donjo iyudo ni namba makende mar boma yangi id ma inyalo tiyo go mondo ing'e chal mar kaka golo chiwo ka in gi boma yangu mondo ibed gi ot. Achiel kuom ber ne en ni sirkal e ma siro tijno, omiyo mano miyo ji bedo gi paro makare kendo miyo ji bedo gi chenro mar kinde ma ber kendo inyalo yiero kinde chulo ne ng'ato ma dakie. Chulo ne ng'ato

Magi e gik momiyo kaonti asemblis kao weche mag dongruok e aluorawa gi pek ahinya. Migao manyien, chik mar Kenya mar higa alufu ariyo kod apar, ne oketo tije mang'eny motudore gi dongruok e kaonti. Gik kaka pur, thieth, somo mar nyithindo mapod tindo, pi kod kuonde gedo. Magi duto nie bwo sirkal mar kaonti. Tiende ni kaonti asembli ema tayo chike, baget kod dwoko wach kuom tijego. Sudo machiegni gi ji kanyakla mag kaonti oloso gi MCAs ma ochung' ne ward kata gwenge. Ma gin kidienje matindo mag yiero, gi dak ekind ji kendo gi ng'eyo pek maji yudo moloyo jolos chike e piny ngima. Jorit , jorit eweche mag dongruok mar kaonti asembli nono kaka kaonti executive kata gavana tiyo gi pesa mag dongruok. Giyie gi chenro mag kaonti intergrated Development Plan ma en mana kaka chenro mar dongruok mar aluora.